Ore entoki nalotu ndamunot naa, ore kuna naa olmesej ele le Mpesa oitodolu ropiyiani naterewa arewaki naai likai tung'ani ainyang'ua matejo an item fulani tolduka neeku ninye eitodolu.

ee kaakikisha ajo atipika iropiyiani pookin ainei account e bank ai metaa ore enkata naaji nayieu natumoki inkera e sukuul iropiyiani naa kalo ake nai withdraw te bank nalaaki nalak through paybill e sukuul nalaaki inkera e sukuul.

Kaidimie mataasa savings ainei tesiokunoto o teleleki amu ore nonaropiyani tanapika anaa lock savings naitoki atumoki ainasa aitau naitumia tenkoitoi ake nalelek neaku kayieu nanu najoki elelero aa kwanza ore nona ropiyiani nipik savings nimitumoki aya ainasa ake amu keeta naa limited time

Ore pee peasitai ena bae naa ijo peiset entoki naji an example to others ijo pee intobir piintodol irkulie ajo kenare peinchopo esidai tenilo esiaai peincho irkulie entoki naji example to others.

Kaanyor ena bae amu ore ene wueji e sukuul naa ore ene naa kitobiraki pee eisumare oltungani otii enkisuma, pee elo enkerai aisuma openy. naa ore eneisuma enkerai openy naa kisum Ina enkerai pee eelewa entoki naisumita te siokinoto amu ninye naa openy.

ee kaidim. ore ena ashu ele tung'ani naa oltamoyiai ele otii sipitali. onoto ,oimie ashu onoto emoyian fulani, netii e room naji ene ICU te sipitali.

ee kaidim. ore ena naa, oltungani ele ogira airorie ,ee airo te nkoitoi e simu enoshi naji cellphone, naitumiyae tok nkoposini

Ore entoki nalotu indamunot naa, ore ele tung'ani idimayu neeta entoki naji stress ashu tenijooaing'orr ee ena pisha naa kitodolu oltung'ani oota stress, eeta ingolikinot naagira aimaa.

ee kadolita il tractors aare otii enewueji nadolita iltung'anak otii atua intenti oo lotii boo teine nadolita intenti nadolita impoosti ositima teine.

kadolita inkaek are e skeleton, nadolita tenankae shoto intokitin naijo joints, anaa e skeleton adolita.

Ore entoki nalotu indamunot naa wore ena naa enkig'uran opa ena niking'uran um kira kutitik ashu eng'em naas opa ng'era kutitik naa kias opa enkara ake fun.

Kadamu embaare amu kadolita oldakitaari teine wueji, nadolita eata nena tokitin oldakitarini aa eata ilo coat neata nena mashinini oldakitarini nadolita sii oltung'ani og'ira airorie, naa kaidim atejo oltamwoyiai ilo ogira aikilikwanishore ajo kaji nikia.

keishaa ele turur ogilunore emuratare oo ntoyie, keisho intoyie meitudupai enkisuma enye. meisho metigila isukuulini, neisho, negadie kiyama, nasieku. nengadie imoyiaritin naijo HIV.

ee ore ena naa, oldakitari loo lala amu kadoolta oltungani ogirae aitayu olalae, nadoolta e daktari, neishopito nena tokitin oldakitarini naa, ore ena naa en dentist. oldakitari loo lala, naa oltungani ele ogirae aitayu olalae.

kadolita e matatu, nadolita orkontaktai matatu, nadolita inkera uni e esukuul ololan lenye, nadolita egira aalak ele kondaktai iropiyiani egari as nauli.

enetipat ena bae amu ore naaji for example teneyieu oltungani, eretoto neyieu naaji matejo osarge naa kiokoa ena maisha enye. tesipitali, amu are naa ake pee etumi donar losarge, naa kiokoa naa maisha enye amu keeku ishooki osarge loyieu osesen.

ore entoki nalotu idamunot aainei naa enkisuma, ore Kuna naa nkera e sukuul naa idol ajo kikutiki .neeku keisidai eenkisuma too nkera naabaji amu kibung oleng as kutitik.

um Ore ena bae na enetipat tinias amu nikincho tayiolou enegira aiko osesen lino aikunari, ashu biotisho osesen lino aikunari. Naa ore ake teniimpim presha naa iyiolou naa kiliki ena toki intokitin nipal o ntokitin naishaa nintoki apona to sesen.

ee kaoshoki ake safaricom through star one hundred hash aa nikiendelea duo airo naaliki duo ninche enkoitoi, enikinkunari, ore paa olaini otua naa kai direct ake ninche.

ore ena naa ketumieki tenintumia enkaji naji greenhouse.

ee kangas ayakikisha ajo aifieka ena kiwancha, ore pee ifieka ni leve l ,ni level tenterit. nintoki aitobir ing'umot nias entoki naji spacing, alafu niun ing'umot paa iturisho taa tena kata.

Keng'as aliki enaikoni teneirobiri ena field alevel naitobiraki kulo ainini ee nias entoki naji spacing nintalam penyo pee menyikakino eeeh.

Basi naa ore enias naa iyakikisha ajo ore enkaji naa keitukui enaake nias entoki naji cleaning enaake nimpanga enkaji pemitoki intokitin airagaaa ashua aaku congested amu keyau oloiterio.

ee matejo naaji inkolongi are te wiki, aa naa ore entoki nanyor aisul teina naa enkijiape,,ashu conditions enkalo enaiposha, amu ki cool, ore ilo siwuo, naa neeku ninche anyor.

kayakikishaa ajo katayoo, atayoo naitumia my personal car, ashu aitumia egari ai makewon aloitie esiai. nayakikisha ajo atayoo oleng, asubui tiang'

ore ena naa, kadolita ajo katang'asa aitolong' inkilani naishopito. ore enkae naing'oru ewueji nairobi nalo atonie ashu airagie. ore sii enkae naok enkare sapuk.

ee ore enaiko tenanya naa kang'as ainyiang'u orkeki, ore ele keki naa ninye isherekea matejo duo naaji for example te wedding .naa ore ele keki ninye enya iltung'anak loogira aayama.

Ore enkipirta osirwa lormaasai naa, ore inaa naa peitudutaa ake orkuak loormaasai, arashu toolarin looponu pemeimin ake orkuak loormaasai toishoritim otoishoritin naaponu.

Eee ore inkibelekenyar oloing'ange nikibayie ee nikinoto taadoi enchan tookulo apaitin akeyie aiteru apa December nikinotito apa enchan toololo apaitin nikintoki aatum enkirowua sapuk tolapa liare ompaka akeyie ele apa liekuni kinoto enkirowua sapuk oleng.

Ore tenkop ang naa keshetishoreki ishoitok kulo ake tenakata lenkarkar ashuu loondonyik naa ore enaikoni peebikoo naa ee keng'asi aaosh lelo soitok entoki naji plaster ore pee owoshi plaster neshori ina simiti ore pee eshori paa kewoshi plaster sasa amu inakata ebikoo.

Ore entoki edukuya naa ing'as aakikisha ore nena keta inonok naa Kenya endaa naa keibalance ashuu balance diet ore pee enya balance diet nintoki ainyiang'aki inkera intokitin naaijio irmashungua ee irmaembe nanatokitin lelo matunda akeyie pooikin nintoki aisho inkirik oleng.

Ore eton eitu ainyang'u enamashini naa, kang'as ai visit e matejo orbiasharai obo ogira aas enabiashara naisujieki inkilani tena mashini. Nang'asa alo ajorru eniko teneyiolo eniko teneitumia. Ore palotu, nalotu sasa nalo ainyang'u. Ore palo ainyang'u, eh najoki ilo tung'anai lagira ainyang'unye maatoliki enikuni teneitumiai.

Habari ino Habari ino ee kitimiraka apa ena simu naa ore ena simu naa keeta shida ashu enyamali e network ashuu internet kaji sa doi kinko tenekisaidia amu aitu aikata a access internet tena simu aa amu keeta ina nyamali.

Ee, ore ena baye naa enetipat amu ee ing'as afreshen up indamunot inonok alafu ore enkae naa ee inkira ake aaas for fun ashuu pee ishipayu ake.

Eeeh kenarikino amu kelo naaji neas entoiwuoi embae torrono tialo ina kerai, naa kitodolu ina ajo megira ayanyit amu amaa naaji teni tenishoooyo eton etii sukuul, tenishooyo eton taa etii sukuul . Nemeyieu enkerai, midolita ajo megira ninye ayanyit ang`as, niaku kajo nanu kenarikino.

Eeeh ekiata, naa ore esiai nanarikino poki ng`ae naa pee eas ake esiai naishooki metaasa tilo kekun ashu tilo kekun likipuo aashipakino, neas kila mtu esiai naishooki.

Kewori iisiaatin tenkang'ang okulinkana enibaba tenkang, sindio? Ore eneikoni peeariyanu poki ng'ae naa keng'asi aiteng'en lelo tung'anak kuhusu ina siai naishooki pearianu naa kila oltung'ani tesia naishooki.

Eking'as aapuo aas ina siai natupulusunyie pookin naai matejo emurua niking'a aidipaki lelo tung'anak ootupulusinyie ina siai peekiponu taa aatoni aayiolou aajo aapik ireteni enkolong inankae siiai nikingiraa aanyu.

Ing'as aata plan eramatare ino ore ake pee itum plan niwoshoki budget ina plan eramatare ino aiko ayiolou eninko teninkunari tina budget eramatare.

Ore eningo tenishum iropiyiani tombaa entaisere, naa lasima piing'as aata bank account ino. Ore peeku iyata ina bank account, neeku itum naai ake ropiyinai matejo esiana naje taata nilo ake nilo apik atua ina benki ino nishum tina bank ino ropiyiani inonok.

ee kajo nanu tolduka kiti amu. ore eleduka kiti ee ore hoo duo naa kaamirakini ntokitin egol, kake ninche laidim atasaru enkolog aaji nemaata ropiyiani amu kaaidim naisho esile, amu ninche naa oshi ainyanga neaku kaaimini, Naaku kaisho esile.

inyoraa ajo ena toki abaiki. amu kuna ropiyiani iyata. neeku ing'as anyoraa openy ajo, ena toki abaiki, pee itumoki naa atotona, iyata ninche nena tokitin, niyiolo sii ajo ninche ibaiki.

ore enyamali edukuya naa, ebaiki apa niseetaka iropiyiani inonok, metotona te bank ilapaitin okuni, nelokunye naaji shida ninoto, niata kuna ropiyiani etii ena account, ore naa enyamali teine naa mitumoki aitayu kuna ropiyiani inoto enyamali, te katikati lelo apaitin apa liseetaka nena ropiyiani.

Ore enyamali edukuya naa elakuani, elakuani nalakua nanu we simu ai, olaini lai, amu keya naaji naishooyo iropiyiani, maatipikakini empesa ai, tooldukai nelelek nanu atii ang, ore ina nyamali edukuya nang'as atum naa ina nalakuaniki ina empesa amu keya niany ejig' tenkaraki ina lakuani.

Manyoraa pi ajo nejia amu ore iropiyiani naatii empesa nelelek iyata nai iropiyiani kumok te mpesa nee keetae naa dii kulo tunganak oi hack ilainini loo ntunganak ore pee edoli ajo iyata iropiyiani kumok te mpesa nihaaki ilo aini lino neyai nena ropiyiani te mpesa alang kuna ninapita cash too nkaik.

Ore enaiko naa kangas airoroki ele amirani lol duka tenkanyit, amu inakata kiitum aielewanata. ore pee airoroki naikilikwan naa bei ena shimbi, ore pee aikilikwa, ore pee aning enabei naikilikwan tenaa kadungoki. amu kaaku alainyangani lenye anaa ake, neaku inaoitoi nanu adim aitumia.

Ore enikunari ena siai naa kedung'uni enkolong speial nauni irkeek matejo naaji tesukuul fulani ore peedung'uni ina olong neponu ilarikok akeyie kutik ashu matejo naaji oobaya okuni nepuo aendeleza neliki inkera e sukuul importance ashu ee importance pee uni irkeek.

Ee kaidim amu kadolita orpastai, nadolita inkera nagilita kung' naa kore entoki nagira aasa tene naa orpastai ashu ore ele naa orbishop, ogira aomonoki inkera are nagira agil kung'

ore entoki nalotu indamunot ainei naa enkisuma amu adolita ormwalimui otii dukuya tend`e nadolita or white board ashu ewuei nigerishoreki nadolita sii nkera natii lorikan naibungita mbukui onkalamuni .

ee kitanyamal. amu, matejo for example, emirtae naaji irnyanya teine te boo. tenkalo ilo duka lai, nelelek aa ore lelo kiliku le nkinyiang'a nelelek aa kemirtae bei nalelek aalang' kuna namirta nanu, ena bei namirta nanu, naa emidol ajo ore ilanyiang'ak kumok kepuo ainying elde tung'ani otii boo aalang nanu omirta toduka.

ore enkautata eimu inkuguraritin sidai naa enkwatata. ore enkwatat naa keret biotisho oltungani oleng. amu mintoki aisho osesen igandana aashu ibung'a.

Eeh kaok amu ore kulo kiek liang ashu ile ntim naa keret osesen nisho biotisho sidai .

Ee ore siaitin ainei etedekenya naa kangas aituku nkonyek. Aitukuoo ilo chafu pooki le kewarie, oreenkae naa kaik ilala tolchani le colgate

Ore entoki nabo naas naa ore peaku aidipa isiaitin aine enkolong, nalotu ang. Napik enkare enkarae nalo aisuankino, ashu nalo aisuja. Ore pee aidip enkisuja, naishop inkilani ainei ekweuatata nalo akwet ee one kilomitas nashukunye.

Eeeh kangasa aikilikuanu bei wentoki nagira ainyangu, ore paikilikuanu bei aah ore paikilikuan tenaa keeta entoki nadungoki ,naininingu esiana oropiyiani nagira adungoki naningu sinanu esiana oropiyiani naikaja nayieu nadungokini ,ena siana oropiyiani ayieu nikidungoki amu kaitoki ainyang anaake.

ore enabae naa ekitadamu ilarin linonok, nikitadamu sii sheruetisho ino oltunganak liboitare ashu ooltunganak ligira asie esiai.

amir olaini le artel teneweji teleleki amu kairijistaki ake tenaa iyata engipante, ninyang'u kredit naba enaa eniyieu etii ene amisini ,neetii ene miya nipik olaini lino alafu nitumoki ahomo atumia.

lasima paata namba ilo aini apa oimina otupurroyioki ore paatum inamba ilo aini naa lasima sii paata namba enkipande nairijistayie apa olo aini ore taa paatum inamba enkipande ilo aini ee nikiwoshoki customer care aikilikuan tenaa keton eesita ilo aini esiai ore pee meesita naa kaidim ake naitoki airijista nai renew ilo aini.